Tos chito oinon en Kenya neki netai koek prime minister en kenyitab 1963 chito netai koik prime minister en Kenya ki boyot nekikuren jomo kenyatta boyondonito ko ki indochi Kenya kenyit agenge kotom koik president ki inam ko prime minister ki ko mondoi chumbek kin kesiche Uhuru en chumbek konam ko prime minister ak kondoiwech

Tos ngo ne kikwo barak en ngalekab polotet en ole bunu, chito ne kikwo barak en ngalekab polotet ko chito ne kiguren Josa boyondo niton mo boyot ko kinam kotech gee pole pole. Ngunii kondojin Kenya en ngalekab mwanik ak stimok en ngalekab petroleum kondoiwech boyondo niton kiguren Josa boyondo niton ko kikwo barak ak kotech emet kigoibchi beek biik kobaa korikwak. Kigoibji biik stimet kigochobji biik ortinwek. Kikotoret biik chechang nia. Kikwo barak ako en inendet kwo barak ko kibaa biik tugul kitoret biik komanda kigotech gee kotech biik alak Kiko sirat biik kazishek

Tos iyoe ne si koityi kandoindet ab kokwet ngot ko kon agenge en mengik rirek agobo wirtaetab chapuk en oret Nemo nyolunot si koityi kandoindet wirtaetab chapuk ii kit netai ne ayoe ko acheng kasarta anyor kandoindet ako angot komanyoru kandoindet kiyumi ge bik ak keamuan kele kilokyini chapusiek en oret ago asikonai kou noton bik ko nyolu keboisien chito agenge ak kesitagan si matitakoketyi makosaisiek asi Mata kotestai wirtaetab chapuk en oret yochei kiyumge ak kiyokte chito agenge konyor kandoindet asi mata keketyi ak kechob en ortinwek Ole kilokyini chapusiek ak kechob kotililt emet

Tos ibwati kole uuetab tugab timin eng maasai mara koipchini en etunetab emenyon en uuetab tugab maasai mara ngou tuga koba Tanzania ngunon ko ngoba chumbek koba koker tuchuto koma komi tuga ko ngou tuga koba oldo age ko ngobwa bichuto ko kore ko momi haja kobur en Kenya kaigai koba yemi tiongik ndomukogsei keker tiongichu si mat komanda en Kenya koyoche kobwa chumbek konyo koker en yuto komoetu emenyon kaikai keger asikoet emenyon asi kobwa bichuto kochangaitu

Koingortot customayat akopo repotit nepo chepkondok chokolipan tos itoreti kolene sekewekchi, siketoret customayat kewekyi ko kit netaa koyoche kowekyi kit ne kokoib kouu kii ne kiuu moyoche kokoboshen nebo oeng yoche kowek betut noton kit ne kokoib asi kewekyi chepkondokyik. Asi kewekyi chepkondok customayat ko yoche kowek kit ne kokoib kouu kit ne uu moyoche ko kokotiny moyoche ko kokogerer moyoche ko kokobar yoche kowek kouu ele konyorndo ako nebo oeng ngoib customayat koyoche kosib komwa kolee koib kit kit neuu kole kole asi kepangan kewekyi chepkondokyik komoloit. Yoche kobir simoit